Niĩ hakwa kĩrĩa gĩ gũka meciri inĩ makwa rĩrĩa ndona ũ aya nĩ arĩmi a kũma Narumoro na gũkoretwo gũkĩũra mũno na mũgũnda ũkagĩa na rĩrĩ, kwogwo mwaka ũyũ nĩmagetha mĩciri mĩngĩ mũno na makeendĩa thoko inĩ na matuka inĩ manene manene.

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrĩe nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere haha, ũyũ nĩ mũthuri wa itũra na arahandĩte makondobĩa, na makondobĩa maũ nĩ makoretwo magĩka wega na makagĩa na rĩrĩ. Rĩu nĩ gũtara aratarĩra andũ a kũendia thoko na matũka-inĩ manene manene, nĩgetha onake ahote gũkorwo na hĩnya wa kũhanda makondobĩa mangĩ na one mbia cia kũgũrĩra bamĩrĩ yake cukari.

Ĩĩ niĩ hakwa o rĩngĩ no ndararĩe marĩa ndagereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, wa mbere no ngĩnya ĩgatũgũtĩre mũgũnda wega na kũeherĩa nyekĩ ĩra ciamerete mũgũnda. Wa kerĩ gĩta karagita gakĩnĩmĩra mũgũnda ũyũ o karĩma nĩndacokĩre gĩita thũmũ o mũthenya o mũthenya nĩgetha tarĩ ũrĩa ũkorwo wĩ mũnorũ wa kũhandĩra kĩndũ gĩkĩ, gĩcoka gĩenja mũtaro na gĩwĩita maĩ na gĩ ikĩra mbegũ ciakwa na gĩhũmbĩka mbegũ ĩrĩa na tarĩ ũrĩ na thũmũ nĩgetha ũmere o mũthenya o mũthenya no ngĩnya ĩgaiterĩire maĩ nĩ getha karatĩ ici igĩe na rĩrĩ na ikũre.

Nĩ ũmenyo kana kĩndũ kĩrĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere, no ngĩnya ũtũgũte mũgũnda wakũ wega wĩte karagĩta karĩme, nĩgetha kaĩgananĩe mũgũnda. Wĩite thũmũ o mũthenya o mũthenya, nĩgetha ta tĩri ũrĩa ũgĩe hĩnya wa gũkũrĩa kĩrĩa gĩothe ũrenda, ũgaka nyũmba ĩtagwo green house, nĩgetha kĩro gĩakũ kana kĩrĩa gĩothe ũrahanda kĩmere wega, ũndũ ũgĩ no ngĩnya ũteme marĩma kana mũtaro wa kũhanda mbegũ iria, ũgaĩta mbegũ na ũkahũmbĩra wega, nĩgetha cikorwo cia gũkũra wega. O rĩngĩ nĩ ũraendekana ũgaitĩrĩria maĩ o mũthenya kana ũgakorwo na baibũ ĩraitĩrĩria maĩ o mũthenya o mũthenya ona rĩrĩa ũtarĩ kũo, kana rĩrĩa gũtarĩ mũndũ mũciĩ. Ũndũ ũngĩ no nginya i ibacĩrĩrwo wega, cirĩmĩrwo wega na mahũtĩ kana nyekĩ irĩa ĩkũmera gatĩgatĩ-inĩ cikorwo cikĩeherĩo cia gũtĩnĩo na banga kana icembe, na ũgabacirĩra wega, nĩgetha ndũgakorwo ũkĩmũnya mũmera ũrĩa wothe ũhandĩte.

He bata gwĩka ũndũ ũyũ wa mbere no gĩnya mũrĩmi akoha karatathĩ gake wega agekera tarĩ na thũmũ akaũrũgũcani wega agacoka agekĩra maĩ na agekera mbegũ ciake haũ, karatathĩ inĩ kaũ aũruguca tarĩ na thũmũ agacoka no ngĩnya agaitĩrĩrĩa maĩ o mũthenya o mũthenya na akĩrora mũmera wake kana nĩ ũmerire wega na ũgacoka ũgakorwo harĩa ekera harĩa aĩga mĩmera ĩyo no ngĩnya gũkorwo na ũtherĩ nĩ getha, mũmera ũcio ũhote gũkũrĩo nĩ riũa na ta rĩngĩ rĩrĩa kwaũra no gũtĩgakorwo kourete mbũra nene akahũmbĩra mĩmera ĩrĩa wega. Ũgacoka agĩthĩe kũhanda kana akĩenderĩa arĩmĩ arĩa angĩ no gũthĩe mũrĩmĩ ũrĩa ũngĩ agũthĩe tũ enje ĩrĩma rĩa kũhanda mũtĩ ũrĩa na akarĩgĩra na tarĩ wega na agaĩtagĩrĩra maĩ o mũthenya na mũtĩ ũrĩa nĩ ũgũkorwo wa gũkũra.

ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ rũrĩrĩ inĩ rwakwa, ũyũ nĩ mũrĩmi, ũhandĩte eeh irio ciake wega mũgũnda inĩ, na nĩarenda imere na gũtĩkoretwo gũkĩũra, kwogwo nĩ arahũra maĩ, nĩekerĩte mĩbaĩbũ ĩkũmĩ nĩ getha ĩkorwo ĩkĩhũra maĩ, ona kũraĩhũ kũraĩhũ ĩkĩmerĩa mũmera ũrĩa wake kana kĩrĩa gĩothe ahandĩte, na kĩrĩa gĩothe ahandĩte, nĩkĩroneka kĩna riri tondũ onake, nĩa koretwo akĩ, ũkĩra o mũthenya akahũra maĩ rũcĩni, ranji na hwa inĩ o mũthenya, agakorwo maĩ marĩa nĩmarahũra, na makameria, mũmera ũrĩa wake.

Ĩĩ niĩ hakwa no hote kũgana karũgano ka gĩtũmĩ kũenda kĩndũ gĩkĩ kana kũmena ũndũ ũyũ, wa mbere mũrĩmi nĩahotaga gũkorwo akĩrĩma wega na akahanda thara rĩra kũraũra mbũra nene na agatĩnĩrĩa ngombe ciake mbũrĩ kana ona thũngũra, ũndũ ũgĩ nĩ akoragwo atakũgiĩka kũrĩa akũrũtĩra ngombe ciake mbũri kana na okĩrĩa gĩothe enakĩo kũrĩa akũrũta nyeki kana thara. Undũ wa kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ no ngĩnya wathĩe gũtũa thara no gĩnya ũgatũa thara mwĩngĩ nĩ getha ngombe na mbũrĩ ĩkorwo ĩkĩhũna kana kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo mũciĩ.

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrĩe nĩkĩ kĩrathĩe na mbere haha ũyũ nĩ mũgũnda wĩtũ, ũkoretwo tũtĩgĩtĩe gacĩgo na tũkoretwo tũkĩenda kũreĩthĩa thamaki kwogwo thamaki icio nĩ ithondekerwo na hagaĩtwo maĩ na hakairĩgwo wega nĩ getha rĩrĩa kwaura ona bũra nene itĩgũkorwo igĩtwarwo nĩ kĩgũo.

Niĩ hakwa ndona ũndũ ũyũ ndĩreciarĩa atĩ ũyũ nĩ mwanake ũmĩte cukuru araũmĩre cukuru mwaka ũrahĩtũkĩre na nĩ arenda kũambĩa ũrĩmi, kwoguo rĩ arathondeka ũrĩa maĩ marĩũkaga kũma mũciĩ inĩ kwao nginya mũgũnda kwogwo arathondeka tũbaibũ tũnĩnĩ tũrĩa tũrĩhũraga maĩ nĩgetha kĩrĩa akũhanda gĩkorwo gĩkĩgĩa na rĩrĩ na gĩkorwo gĩkĩgĩa gũkũra nĩgetha akenere maciaro makĩrĩa gĩothe agũkorwo akĩhanda.

O rĩngĩ irio ici haragĩrĩa atĩrĩrĩ njoyaga banga na mũkwa gathĩe o ngũrũmo gatinĩa kĩhonge kĩmwe kĩa marĩgũ gakũa goha na mũkanda gatwara mũciĩ. Ngoya maĩ ngekĩra thũbũrĩa ngekĩra cube ngajĩa gũthĩga marĩgũ marĩa nĩ getha cubĩ nĩ wa kũrũta methĩna o rĩngĩ ngakũmara wega, ngakĩa mwakĩ wega na mahũtĩ ngakĩa kĩbĩrĩtĩ ũgakana ngĩkĩra gĩtũngũrũ thũbũrĩ inĩ na magũta gĩtũngũrũ kĩahĩa ngekĩra nyanya, nyanya ciahĩa gekĩra marĩgũ marĩa ngaũrũga nĩ getha manyĩta nyanya ĩrĩa na magũta ngacoka ngekera maĩ nĩgetha itherũke naihĩe ndarũtaĩ ngekerera andũ arĩa me mũciĩ, ngamekerĩra na mũcere kana cavaci.

Nĩ maũndũ maĩngĩ mekũgenĩa rĩrĩa ndĩrona mũrĩmi agĩkena na goro yake ĩgakena na ũthĩo wake nĩagĩkena nĩ atĩ, nĩ gũkoretwo na mbũra na ĩkaũra wega na agakorwo akĩhanda ĩtũnda rĩrĩa rĩa thakame rĩrĩa arũarũ aĩngĩ makoragwo mandĩkĩrwo nĩ getha rĩmahe hĩnya na rĩogerere thakame, kwogwo mũrĩmĩ ũyũ nĩ akoretwo akĩgacira na akĩrũta wĩra mwega mũgũnda inĩ wake na agakorwo agĩita thũmũ wega na agkorwo akĩrĩmĩra itũnda rĩrĩa, na agkorwo akĩhũra ndawa nĩ getha rĩtĩkarĩo nĩ togũnyũ kana tũtambĩ kana tarĩ wake ndũgakorwo ũkĩrũara nĩ ũndũ wa tũgũnyo kana tũtambĩ kana ũndũ o wothe na agakorwo agĩita thũmũ wake wega na batalaitha yake.

Undũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ rũrĩrĩ inĩ rwakwa wa mbere no ngĩnya ũharĩrĩe mũgũnda ũteme nyekĩ yothe ĩ mũgũnda na mabebe mothe ũkaeherĩa ũgacoka ũgeta karagĩta gagoka gakagũrĩmĩra. Undũ ũgĩ ũkenja mĩtaro nĩ getha ũkahanda mbegũ ĩrĩa na ũtahandĩte ũgaita thũmũ wakũ o mũthenya mũthenya nĩ getha tarĩ ũrĩa ũkorwo na hĩnya na ũkorwo wĩ mũnorũ. Ũkahũmbĩra mbegũ ĩrĩa na tarĩ ũrĩa na thũmũ ũrĩa ũgũitĩte o mũthenya o mũthenya ũgacoka ũgakorwo na bĩbũ ya gũitagĩrĩra ngwacĩ icio maĩ o mũthenya, nĩ getha ĩkorwo na ĩkĩro na ĩkũre na ĩkorwo cia rĩrĩ. Undũ ogũo ũcio ũrĩmi nĩ akũendwo akahũra ngawci icio ndawa rĩrĩa ciamera nĩ getha ĩkorwo nĩ cia gũkorwo na rĩrĩ na nĩ getha itikarĩo nĩ tũgũnyo kana tũtambĩ o twothe na nĩũrona tha icio mũrĩmĩ nĩakoretwo agĩkena mũno tondũ nĩakoretwo akĩoya mataro marĩa akoretwo agĩtarwo na ũrĩtũ.

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha ũyũ nĩ mũrĩmi mũnĩnĩ mũno na nĩ arakena nĩ ũrĩa mũgũnda wake ũkoretwo ũkĩmũhee maciaro wa kĩrĩa ahandĩre. Nĩakoretwo aharĩrĩe mũgũnda wega agaĩta thũmũ wega akahe irio icio maĩ nĩ getha ikorwo cia gũkũra wega na nĩ arakena tondũ nĩ agũcitwara thoko na nĩ akũona cirĩngĩ ĩngĩ na ĩngĩ nĩ getha, ahote kũgũrĩra ciana ciake cũkari kũrĩha cukũrũ na kũmagũrĩra kĩrĩa gĩothe mekũeenda kana gwĩka na mbĩa icio kĩrĩa gĩothe agũkorwo agĩbatara.

Niĩ hakwa ingĩrũta mũndũ gwĩka atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ ũkaharĩrĩa mũgũnda wakũ wega ũgatema nyekĩ ciothe i mũgũnda nĩgetha ũgeta karagĩta goke karĩme mũgũnda ũcio na kaigananie, ũndũ ũgĩ gũĩta thũmũ wega nĩgetha tarĩ ũrĩa ũkorwo wĩ mũnorũ na kũĩta batalaitha. Undũ ũgĩ nĩ wa kũenja mĩtaro ya kũhanda mbegũ ĩrĩa nĩ getha mbegũ icio ĩkorwo ĩ mere gũkorwo ĩ nyeni, ũndũ ũngĩ nĩ gũĩtĩrĩrĩa maĩ o mũthenya o mũthenya na gũcĩhũra ndawa nĩ getha itikarĩo nĩ tugunyo kana tũtambi o tũothe. Undũ ũgĩ kũrĩmĩra na kũrũta nyekĩ nĩ getha nyekĩ ĩrĩa ndĩkanyũe hĩnya wothe wa tarĩ nĩ getha eh thũkũma ĩrĩa ĩkorwo ikĩmera wega.

Kĩrĩa kĩgũka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa mahũa, na mahũa maũ nĩ makoretwo mahĩndĩrwo karĩ-inĩ na agaĩkĩra tĩri na thumu wake, na agacoka o na akahandĩra o na nyũngũ-inĩ kana tũratathi-inĩ, nĩgetha mũmera ũrĩa ũkorwo ũkĩmera rĩrĩa mũgũri egũka kũgũra no gũthiĩ kũiga handũ hega, na agaitagĩrĩria maĩ o mũthenya, okoro nĩ mũmera ũrĩa wĩ karatathi-inĩ no kũenja irima, ũgathĩka wega na ũgaitagĩrĩria maĩ o mũthenya na wega, o na marĩ ame karai-inĩ nĩ mathĩaga makarutwo o wega, ũkenja irima na ũkahanda wega, ũkahe maĩ o mũthenya, kana no ũtĩgane namo oũguo me karai-inĩ ũgekagĩrĩra maĩ makũ wega na mahũa maũ magakorwo ma gũkũra.

Hakwa ũrĩa nderĩcĩrĩa ndona ũndũ ũyũ aya nĩ arĩmĩ matũĩte mboco rĩrĩa igũkorwo ikĩũma wega mũgũnda inĩ makara makũnĩa magaĩta mboco ciao nĩgetha macĩhũre wega, na macoke macihũhe macoke maciinũkĩe tondũ makoretwo makomborete mũgũnda kũraihũ na maraonekana mena gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩa marahandĩte nĩkĩaũmĩa maciaro, na makũahota kũendĩa gũtwara thoko na kũendĩa na kũona mbĩa cia kũgũra cũkari kũgũra irio ona kana kũgũra nyenĩ na mũtũ na nĩngĩ kũrĩha mbĩa cia cũkũrũ cia ciana ciao.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga mũno gĩcigo inĩ gĩakwa tũ ndĩkĩhũthagĩra atĩrĩrĩ, ngatinagĩa nyanya ngatinagĩa danĩa ngatinagĩa gĩtũngũrũ na ngatinagĩa bĩrĩbĩrĩ ngatinagĩa wega ngekera cube na ngekera ovacado no ĩrĩo na nyama na ngĩma nũ ĩrĩo na gĩtherĩ nũ ĩrĩo na mũcere na na kĩrĩa gĩothe ũrũgũte mĩnjĩ, mboco, kamande.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrĩe marĩa gereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ njũkĩra tene rũcinĩ ngathĩe thoko kũgũra hoho nĩ getha gore ĩrĩa ciũmĩte mũgũnda inĩ, ĩrĩa ĩna rĩrĩ no rĩngĩ nĩ ũkora nĩ ĩraga mũno nĩ ũndũ rĩrĩa gũkũara kwogwo mũrĩmi agakorwo akĩenderĩ andũ a thoko na beĩ ya ĩgũrũ mũno, nake mwendĩa wa thoko agakorwo akĩendĩa na beĩ ya ĩgũrũ onake nĩ getha onake akoro akĩona mbĩa cia kũgũra hoho ĩngĩ kwogwo thĩaga rũcinĩ ngagũra hoho ngaĩnũka mũciĩ ngaciekera handũ hega nĩ getha itikahohe.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ rũrĩrĩinĩ rwĩto kana rwakwa ũkaba ũkaharĩrĩa mũgũnda ũgeta karagĩta gagoka gakarĩma gakaigananĩa mũgũnda, ũndũ ũngĩ mũgaĩta thũmũ o mũthenya nĩgetha tĩri ũrĩa ũgĩe hĩnya wa gũkũrĩa meroni icio, ũndũ ũngĩ ũkenja mĩtaro ũgathĩ ũgĩ ĩtaga mĩtaro ũgathĩe ũgĩitaga mbegũ ciakũ na ũkacihũmbĩka wega na tĩri ũrĩa wĩna thũmũ, ũndũ ũngĩ ũgakorwo ũgĩitĩrĩrĩa maĩ o mũthenya o mũthenya nĩgetha meroni icio ĩkorwo cia gũkorwo na rĩrĩ na cia gũkũra narũa. Undũ ũgĩ nogĩnya ũga ũgacirĩmĩra ũkaeherĩa nyekĩ nĩ getha ĩgakorwo ĩkĩmera wega ĩtarĩ na maũndũ magũtũma itikamere.

Itũnda rĩrĩ rĩrĩagwo atĩrĩrĩ, ũthĩaga mũgũnda ũkarĩtũa wega tondũ nĩ ĩkoragwo na mĩigũa na no ĩgũthece, na mĩigũa ĩyo ĩkoragwo ĩna mũthece mũnene. Ũkarĩtũa wega ũkaĩnũka narĩo ũkarĩkĩra ikũnĩa ũkainũka narĩo mũciĩ, ũgatema mĩigũa ĩyo nĩ getha ndĩgagũthece ũkoya kahĩũ ũgatĩnĩa itunda rĩu na gatagatĩ, ũkoya gĩciko ũgatahia kĩro kĩrĩa gĩ thĩiniĩ, kaingĩ ikoragwo kĩ mbegũ na ikoragwo na cama mũno.

Kĩrĩa kĩroka mecirĩa inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ ũyũ nĩ mũrĩmi ũkoretwo akĩrũmĩrĩra mataro mothe ma ũrĩmi ma ataramũ a ũrĩmi, gwĩkĩra thũmũ wake wega kũbacirĩra mũgũnda wake na gwĩkĩra thũmũ na kũhũra dawa kwogo mũrĩmi ũyũ nĩakoretwo akĩona maciaro ma ma ma kĩrĩo gĩake kana irio ciake igĩkũra mũgũnda na nĩ getha ahote kũendĩa thoko.